Ore ele naa ormaati kiidim aitodolu nchere ore ele maati nekedito kuna benek naanyori embaye naitodolua ajo keeta ee entoki narreshito pee enya enaa endaa ore tiai oitoi negira aitodolu ajo ore ele maati naa keya nelo netum kuna keek naatubulutua naagam nguesi embaye naitodolu ajo kelo negam nena keek ele maati nitumiaa enaa endaa naretie ate ena keek ebulu embaye naitodolu ajo keret oleng'.

Ore ena nitodolua nchere ore ele airemoni lolchamba nenotoko aipalilia kuna naabulu enyenak embaye ena naa keret ninye ele aturoni toonkoitoi naapaashari aa ore kuna oitoi naa keret ninye peyie etumoki kuna aitubulu enyenkak aatubulu tenkoitoi naishiakinore embaye ina naa keret ninye pee eret ninye pee etum endaa naishiakinore naa tinakata.

Ore ndamunot sapukin naayau ena pisha naa kintadamu ena pisha enkop e Paris aa ore ena pisha naitodoluno tene naa ina empisha naata inakop e Paris enkop ina e maendeleo enkop naitodolu ajo keretisho tolosho embayeb ina naa enetipat oleng' tinakop e Paris.

Ore embaye sapuk nalotu ndamunot tenidol empishja nijio ena naa nchere kitodolu ajo emanya kulo tung'anak atua ilchafuui naatii iltakai, ore kuna streets neeta nkera ore kuna kera kedoiki atua kulo chafui ore ina keshoriki ninje imoyiaritin kumok naa kelo aitanyamal ninche tiatu ena manyishore namanya.

Ore entoki sapuk nidamu tenidol enkigeore nijio e na naa nchere kiliki ina kigeroto ajo ore enewueji naa ewueji neponu iltung'anak aitirring'ie toosaai emapumziko ore tine naa keret iloopeny ene pee etumoki aitobiru iropiyiani toonkoitoi naapashari.

Ore ntasati moruak lijio lelo naa keret lelo siasani aliki ninche mbaa kumok natasate toonkolong'i kumok naatasate neliki ninche enikunakino nena baa isho ninche nkoitoi naatumoki aatapaashare arashu eng'eno naishiakinore pee esuj nening' iltung'anak lolosho pee etumoki ninche nkoitoi enye e siasa.

Ore ena naa entumo netuoki aitoton iltung'anak lena organisation pee etumoki atoliki iltung'anak mbaa naipirta ena organisation ore teine netumoki atareto nilepunyie ena organisation keon toonena oitoi naaretie iltung'anak.

Ore emoyian nijio ena e biitia naa keeku olola toltung'abak oota iropiyiani kuti naa tena oitoi aaku meetum ele tung'ani uwezo natumoki ataretie kewon ainasa ndaiki naishiakinore kuna daiki naaret osesen, ore tine naa kenyamalu ele tung'ani aa metum entoki naishiakinore pee etum osesen neeku tina oitoi itanyamal ena kulon tung'anak looropiyiani kuti.

Ore embotoro naa embaye etipat oleng' toltung'anka aa nchere ore esiai ene maana naa keeku kitodolu ajo keeta ilo tung'ani eng'eno oolelo arin lenyenak pee isaidia kulie tung'anak oolarrin liabori neutaa toonkoitoi naishiaa.

Ore embaye sapuk nagira aasa tene itodolua ena pisha naa enchere kegira ena tito aitiship kulo tung'anak egira ninye aidancaki kulo tung'anak embaye naitodolu ajo egira kulotung'anak aashipakino ena baye naasita ena selenkei enaa enayaita ninche toompisha ientoki naitodolu ajo egira ina baye aitiship ninche oleng'.

Ore kuna naa nkera esukuul enotote kuna kerra egira aanya ilomon tenebo imbaa naaret ninche.